Ok, gik moko osebedo ka lokore, kata kaka dongo en ni ,mbui, mbui manyien mar teknoloji osekelo kendo, kendo gi gik mangeny man einyalo tim gi, gi yoo ma manual gi, technoloji osemiyo gigo, osemiyo gigo otimoree yoo mayot kendo mapiyo piyo. Kendo e somo kae waneno ni e somo mar CBC ni teknoloji osemiyo nyithindo moko matindo osengeyo tiyo gi teknoloji e somo margi.